Kerenyun akobo kii ko togu komi chito nenetei mesachu akobo sonoechu ak angonok chutindo oleimuch kwalda ak komuch kosich rabisiek, mara kora mii chii neinete en taban yono konetee akobo oletotkotestaitaano en mung'aret, so sigere bichu koibuiyo kailach chechang' sonoek kotigu kole kinete akobo sonoechuton ii ak angonok.